Enetipat pee eyas ena mbae naa Kuna sababuni ajoito pee eyas ena mbae ore esotuno oo mbenek ashu esotuno oo ntokitin orekeek natusulari naa enetipat oleng amu ore naaji Kuna mbenek enisotu naa ekisaidia oleng amu ore enedukuya naa keng'as aaku eitautua olchafu tee compound ino amu teniata naaji irkeek naaji loonu tee compound naa kedou Kuna mbenek naa kinyial naa Kuna enaduo compound ino kake ore ake pee esotu nipik naaji entoki naijio ena nengas naaji aaku mbae edukuya amu keng'as asidanu neeku safi enaduo compound ino ore sii enkae ore Kuna mbenek tenipik naaji enewueji netoyu naa ekidim ataretu naaji teniata irkeek ktuti liunoto amu ore ake piata irkeek lituno kutiti na ebug ake Kuna mbenek tenetoyu nilo apik shumata oladuo Shani eji ore tenipik shumata ele Shani naa njere ekisaidia tenekuu egira abukoki eladuo keek enkare amu mitoki Aya enkijiape enaa enkolog enaduo are aitasioyi naa kelo abulu oladuo Shani lino nitoki aku tenipik Kuna mbenek lelo keek ena epik naa mbuka nituno tiauluo paibug ake paa esemberaki Kuna mbenek metijinga atua enkop eji naa kelo aku naaduo mbenek embolea nebulu laduo tokitin linono